Ore tenadol enapisha, naa ore entoki naidim atadamu, naa kajo keetuoki aliki ena tomononi, keetuoki aliki ajo enotoki oltung'ani lenye ashu orpayian lenye, ashu ebaiki ninotoki eshomo. Ashu ebaiki, neshomo nkwapi eboo, aasisho enaa irpolisi, enasiai osikarini, netum naa orbuket ashu niminie enkishui enye.

Orw eninko peintobir enasia obkukui ashu enkitobirata ormayai na ingasa aingoru nkukui nikincho irmayai ingori olchogoo ningori nishetaki enkaji netii iljogooni kando netii nkukui enchoto enye nipik nkukui ashu kuna lukunguni emchoto enye nipikaki nona kujit ashu kuja oltaka lompoosho nipikaki atua nona ajijik petimoki nona mayai airaga tewoi sidai na ewoi na kepuku

Ajo taa nanu ore enaas inasia esirara ondakin nakepona endaa amu kitobiri empeku nemiti enaduo peku enya enkop ashu enya kuna kukuni natii olchamba na ketumi ainoto afya enaduo peku na kebulu esidai nimitoki aaku kenya nona kukuuni na kidim ataanyu enkare na kidim atubulu tewoi natii enkare kiti ajo nanu ina esidano tenesiri tesirara nakeponaa value amu kilepumye amu kesapuk keaku ituenya ngwesi neaku kesapuku value enye

Ore entoki nadamu tenadol ena pisha. ore ninye ene dukuya kadolita orpayian otii atua emukunta nauno irpaek. naa kegira aishooki iltunganak. kulo oomiraki, ashu ilainyangak. kegira aing'oru osokoni oya irpaek lenyenak. ashu egira aing'oru ewueji nelo ainyiangunye kuloe keek. lookitakini. pee etumoki naa ainyiangunye. inaduoo oladuoo paek lenyenal. naa Ina kata iongeseka, enkesare.net edaa sapuk.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena siai. naa kadamu ajo eshomoito kulo tunganak aisho eretoto. aisho kulo tunganak oo menaa ashu kulo tunganak lemeeta edaa.o kule lotii abori. nepuo aishooyo eretoto. tenena kuapi, ashu te nkop noolmaasae. neeku naa Ina siai. eshomoita aas. naa etangamua enkokoiyia. naa kitodolu ajo etishipe. enoto enkurma shu edaa ashu entoki ake nayakaki.

Ore taa entoki nagira aasa tene. naa adolta ntasati oormaasae natii atua darasa, naagirae aitengen. naitodolu ako ketii olmalimui, logira aitengen. naa kitodolu ajo etishipate tentoki nagirae aaliki. nenotito eng'eno. negirae aitengen ashu egirae autaa. etii ena sukuul apa najo enkumparo sukuul . enkisuma ooltunganak Sapukin. enkisuma ooltunganak oo larin kumok. newku kitodolu ajo kegira ashipa. naa kegira aningu enaduoo kisuma. naa etooruooki duo Kila kitu. Enaa enaitodolu empisha.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na enkitengena nagira aitangas ena esamit napuoi aitengen ltunganak naitengeni elelero petumoki ainoto oreyiet loasie biashara nilepunye tebiashara enye nilepu si tosokoninini nilepu nduat ngejuko nilepunye economy tiatua enakenya neaku ina nai ndamunoto nalotu tanadol enasamit enkolong apa naatai inasamit.

Tenadol enapisha na kadamu ajo ebaki neshomo elmusunkui ashu olaretoni aishoo eretoto tekuna kera ebaki nemeeta ntoiwuo na nkera okishin ashu nemeeta nkangitie neyaki empira aitadolu ajo kegira duo aiguran empira tenebo neaku ina nai aidim atejo na ore si kuna kera itadolu ajo etoshipate na kesidai ena nataasa eletungani le boo eyaka nona kera empira pemoki aigiranie tenaduo manyi lomanya.

Ore entoki nidim aisuma oltungani, pee idim atayiolo ena siai aitobiraki, oo bukui, ashu eramatare elukunku, peetum irmayai kumok. maa kajo nanu peelo sukuul, nelo Kuna sukuulini eshumata, nelo aisomea Nena siai ee e agriculture ashu enkiremore, nelo miyengeni enaiko peetum ilmayai. kumok naa kaji iko pee itapaasj elukunku Ina oo nkiri, we lukunku naitaga irmayai. neeku kisidai tenelo sukuul eshumata pee eyiolou naa ena kisuma neeku ariyia

Ore tenadol ena pisha, naa kadamu ena kisuma naisumi iyiook naji, aun idaikin tolaini obo. naa etubulutua Kuna daiki, Nena, netisirikaki. neeku naa pee eilepunye, value enye. neitu ingiala enaduoo peeku. netishipe sii ninye ele, openy ele order naa kitodolu ajo ketum ilnganayio kelotu atum enkesare sapuk.

Ore tenadol ena pisha naa kadamu enapa kisuma naisumita iyiook naji speeding aun empeku, tolaini obo. naa adol ajo etubulutua Kuna daiki. netisiraki. neeku naa pee ilepunye imalin enye. neitu ingiala enaduoo, peeku. neeku netishipe sii ninye ele olopeny ena mukunta naa kitodolu ajo let ilnganayio Ketum enkikesare sapuk

Ore entoki nadolita , entoki nadamu. naa eshomoito kula ashumpai loo nkuapi eboo, eshomoito airoroki Kuna kera, naa mena ashu nkera oloshi. too sukuulini, eshomoito airoroki neeku kegira. kepuonu apa airorie iltunganak, neninguno duoo. neeki naa kegira airo maate ayiolou ena culture tenakop e Africa. ija peegira airorie ena kiti Tito. nadolita, naa kadamu ajo. ekinyorr apa tenikidol ilashumba. epuonu airoroki nkera ashu epuonu airoroki iyiooki kitii sukuulini.

Ore entoki nadamu tenadol ena pisha. naa sipitali apa ena natesheta orais le kenya.aa William samoei ruto. naa kegirae apa aabol ena sipitali torkerenket le homabay. neeku inatoki nanu adamu tenadol ena pisha. naa sipitali ena sapuk oleng amu keji level 5 ena naata mpaka ntokitin enyenak. sipitali naa kisumi olkitarini ashu Kuna kera enkisuma noolkitarini. neku Ina olong apa egirae aabol ena sipitali, ewaiki apa empisha Eton a ngejuk ena sipitali.

Ore entoki aidim emalimui aimaki wentoiwoi tenkaraki weimata enkerai esukuul naa kelimu ilmalumui ajo kanyio inchida naata ana nkerai aimaaa tiatua esukuul, naa nyoo nagira amitiki etum eibung' ilo irmwalumui le indarasa ashu nyoo nai pemeibunf' imalimui te ildarasa. Ore sii entoiwoi naa keinining' ajo kainyioo enyamali enkerai enye, na kainyio nagira amitiki enakerai eim asju inyoo angira atienden ashu kainyio namikitaa ninye aim, neaku ajo nanu kesidai teneponu ormwalimui ontoiwoi neinining'u pokira are peetumokini naa aisaidiyai enkerai te sukuul menotito emaksi sidan maks naishaa teneyiolouni inyamaliritin ashu ingolikinot naagira ana inkerai aimaa ashu nyoo naa eidim naa inyop meidim.

Adolita ambulance ena gari nanap iltamoyiak ,adolita obeket lorbaribara otupukuo ,nadolita empuruo ebaiki netii eweji netapeje neeku naa eyeuo ena gari aretu iltamoyiak pee ekwetieki sipitalini menoto orkishiunyeit tesiokinoto netii olori lonoto orbuket netii enkae gari ake natapeje naa eweji negut etusulakinote ,neeku naa eidimayu naa orbuket ele toronok ,ashu orbuket ele onotito iltunganak ,ebaiki loonotito irbaa neeku ina pee eyeuo ena gari pee elotu aretu pee eya sipitalini.

Ore taa ena na kadolita esipitali naji dispensary nateshetaki nakadolita ajobkeasisho amu ketii ninye entasat naitashito teboo tlneeta enkerai eoshito esimu ajo inoto eretoto ore kuna sipitalini na ena naji level two ashu dispensary neaku na kegira aishooyo eretoto na kimaanisha ajo kegira aendelea kegira loti enasipitali aas esiai enye tena dispensary

Ore ena pisha tenadol naa kadamu enapakata olapa ari logirae aaya inamba, aisho iltunganak pookin le Kenya, terisioroto. ishoritae apa iltunganak ena huduma number teilo ari. pee eretoki too wuejitin naapashipaasha. tenkingorunoto esiai ashu ninye itodolu ajo inkena siiyie te Kenya ashu idim anoto iretot tol wuejitin napaasha tenichoyo ena huduma namba ,neeku etudung'oki apa ena huduma namba nishori iltunganak le Kenya terisioroto.

Ore entoki nadolita ashu nadamu tenadol ena pisha naayiolo Kuna naa hedkuatas apa naagirae ashet ekajiado noth subkaonti neeku naa kegira kulo arikok aitashe tedukuya ena ofisi ,nitodolu ajo kegirae abol ena opis .neeku ina toki aidim atejo tenadol ena pisha natii kulo arikok egira aitoduaya ajo ataboloki ena hedkuata pee eidim ilasiayiak ashu iltunganak lekenya otii ina shoto kajiado noth neidim aitumiyia netum safeces pookin.

Ore taa kulo naa ilaisiyiak le sirkali. naa kegira aas registration ooltunganak ilaisiyiak le sirkali esiai. naa enkoitoi apa ena, nagirae aitumia tiatua sipitali .pee igeri pee etumi aanoto records ooltunganak lotii Ina sipitali ashu iltunganak otii Ina murua Neeku ore Kuna naa nkaasak esiai naagira aaya information nagirae aishoru. tina sipitali naa nepuo aishooyo ina record apa nayieuni tina rishata.

Ore taa enaidim atejo tene naa ketii enkiteng'ena nagira alo dukuya amu etotona iltunganak anaa iloogira ainining'u entoki naagirae aaliki, naa enkiteng'ena ashu Kuna seminar naapuoi ai funza iltunganak .naa iyiolo sii ketii olmalimui logira aifunsa naa kitodolu ajo, mitau iltunganak otii ena mukutano ashu ena tumo. Kegira aajing'u aitobiraki.

Ajo nanu ore ena siai e poster naa meyieu siiduo enkisuma sapuk, kelo oltungani training NYS ee anaa security officer naa kidim ninye ataa Kuna ake loingua sekondari, neeku naa kidim ake ataasa Nena, Ina kidim ake anoto esiai te poster eeta nena qualification kutiti. neeku ime lasima naaji duo peelo sukuul eshumata.

Ore taa enkolong' nashomo aas ena siai naa enkolong' apa nara nanu kiti. naa kaatoriko apa intoiwuo anaa out ashy enkipangata. nikipuo nalo ainguranie Kuna masaa oo nkera naa anoto apa, atishipaki ne apa Ina kata teina kata ara kiti. naa natumore nkulie kera nikinguran tenebo nikishipakino. kisidai tene riki naaji nkera aipangie metodua nkulie tokitin nepuo ainguran tenebo onkulie kera. neyiolou ninye aanototo .aatodol ntokitin pookin naagira aasa tena rishata. ashu tenakata.

Ore taa entoki nagira aas tene naa ajo nanu kulo volunteers ashu community health volunteers ooshomoita aabaiki ena aji, naa ehomoitp aabaiki ena tasat naanuta, naa kegira aikilikuan ashu kegira aitengen vile na naidim aatareto keon ashu vile naendelea te safari enye, enutai, pee etumokini aanoto nkera, naata Aftab sidai. neeku Ina nanu ajo ekitaasa tene wueji, eshomoito kulo tunganak le health community health volunteers ashu community health promoters nepuo aitengen Kuna tasati tiang' aapuo aabaiki tiatua nkajijik, nepuo aasujaa tenaa kegira aendelea e safari

Ore tenadol ena picha naa ore entoki nadamu naa inkera enapailong kata pee eyauni, enakisuma e CBC naa kegirai atengen mambo etablet naa ketii enakisuma ekisasa negirae aigor intokitin natii Nena tablets eekita serkali amu inesirikali Kuna, negirae ailepunye enakisuma oonkera ataa kutitik neyiolou eniko pee itatua maisha enye, etaisere.

Ore tenadol ena pisha naa ore entoki nadamu naa Kuna kera enapailong kata peeyakini enakisuma naji ene CBC naa kegirae aitengen mambo e tablet ashu kuna e kisasa. negira aingor ntokitin natii nena tablets naayakita sirkali, amu ine sirkali Kuna, kegira ailepunye enkiisuma oo nkera, ata aa kutiti neyiolou eniko pee itatua maisha enye e taisere.